Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mĩtino ya barabara, nĩ nduĩkaga wa gũkorwo na kĩagago kĩnene mũno, na kũmaka mũno. Hihi mĩtino ĩno ĩtuĩkaga yagũĩkĩka nĩkĩ? Ĩtuĩkaga yagũĩkĩka nĩ tondũ rĩmwe ndereba citũ nĩ cituĩkaga cikĩaga kĩharĩro, citwarithagia ngari marĩ arebi, kana magakorwo ngari ici citirathiĩte kũrorwo ngaranji-inĩ na gũkorwo citirĩ mburĩki, cigathiĩ cigatuĩka ciagũĩka mĩtino ĩrĩa ĩrehaga ikuũ, na ĩkarehe hathara nene mĩtũrĩre-inĩ ya andũ.

Ũndũ ũyũ wa andũ kũrĩanĩra hamwe andũ me ta bamĩrĩ, rũrĩrĩ-inĩ, rũakũa, mami athiaga akaruga, naithuĩ tũgagĩtigũo twĩ na baba metha-inĩ, tũkĩrorera TV. Mami athiĩ aruga, naithuĩ tũgagĩkorũo tũgĩka maũndũ maitũ kana baba witũ agĩtũtaara, na agĩtũerethera ũrĩa tũbatie gũkorũo tũgĩikara mĩtũrĩre-inĩ itũ. Irio ciakĩhĩa, mami agagĩtũrehera na agatũihũrĩra, tũgaikara thĩ twĩ ta famĩrĩ, tũkahoya, tũgacokeria Ngai ngatho, atĩ irio ici nĩcioneka, na atĩ ti wendi witũ gũkorũo nacio, nĩ wendi wa Ngai na favor ya Ngai, tũgagĩtuĩka wa gũkenanĩra na tũkarĩa irio ici.

Ndĩrona atumia na athuri, marĩ akenu mũno na makiugĩrĩria. Hihi nĩkĩ kĩngĩtũma makorwo nĩ akenu? Maroneka me handũ kahoteri-inĩ mathiĩte gũkenerera ũndũ ũyũ, ũrĩa mathiĩte gũkenerera, tokorwo he na ũndũ marekaga, hararĩ na ka ka graduation ka mũndũ ũmwe wao, na nĩ akenu mũno maroneka nĩ manyitĩte tũratathi ũguo, twa kũmanengera, kana nĩ iheo marenda kũnengera mũthuri ũyũ woyete moko ũguo igũrũ, atĩ nĩ ariki thabarĩ ĩrĩa ararĩ nayo na atĩ hena gĩkĩro kĩu kĩngĩ agũthi na mbere nakĩo.

Ingĩruta

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ nĩ atĩ, borithi ici, aya makoragwo mandĩkĩtwo nĩ thirikari, arĩa marutaga wĩra barabara-inĩ, makoragwo mena manjukumu mao makũhota gũteithĩrĩria ngari traffic -inĩ, makamenya nĩ ngari ĩrĩkũ, irĩkũ cigokorwo cigĩthiĩ mwena ũyũ na ũyũ ũngĩ, nĩgetha gũtigakorwo na jam. Ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ borithi ici nĩ cigitagĩra andũ arĩa mebũrũri-inĩ. Kũngĩkorwo kwĩna thĩna nĩo tũtwaragĩra makahota gũthondeka thĩna ũcio, na thĩna ũcio ũgatũĩka wa gũthira, na andũ magacokwo nĩ thayũ tondũ maigĩtwoho nĩgetha mahote kũrũmbũiya andũ arĩa mekuo.

Borithi aya makoragwo mahetwo wĩra wa gũtũrũmbũiya, kana ngari ici ciĩ barabara-inĩ, kwĩna tirabĩki ĩrĩa marenda mahote kũmĩtwarithi wega, gũtigakorwo kwĩna jam kana gũkorwo hena andũ marethwo kana mĩkora ĩ, yoete ngari na nĩĩiyĩte ngari, nĩo maretha kũu tirabĩki-inĩ, na merĩtwo atĩ ngari ĩyo ĩ-barabara-inĩ o ĩyo. Meciria makwa nĩguo meciragia ingiona borithi aya, arĩa mahetwo wĩra nĩ thirikari, ĩĩni nĩ tondũ ũcio nĩgwo wĩra wao.

Nĩmenete mũno ũndũ ũyũ wa mbeũ njĩthĩ ĩgĩthiĩ kũandamana, na ĩandamanaga hihi kwĩna mbara bũrũri-inĩ kana atongoria aitũ nĩmaregete gũtũhingĩria ũrĩa matuĩrĩire. Ka ndĩna karũgano atĩ, hĩndĩ ĩmwe kwarĩ na maandamano, mami nĩahingũrĩte gatuka na njamba ici, arĩa amwe maandamanaga mena thayũ, amwe maandamanaga mena ruo rũingĩ mũno, na nĩ ũici mekaga, maingĩrire nduka-inĩ ya mami, makĩiya indo ciothe irĩa ciarĩ nduka-inĩ, na mami agĩtigwo ena hathara nene mũno, na nginya ũmũthĩ ũyũ, ndarĩ ahota kũhingũra wĩra rĩngĩ, tondũ athire hathara ya ngiri igana rĩa fifty nduka-inĩ ĩyo. Nĩ ruo rũingĩ mũno, na nĩ menete mũno ũndũ ũyũ wa kũandamana.

Ndĩrona andũ arĩa nĩ aikia a kura, arĩa mathiĩte gũthurana na mathiĩte gũthura anene kana arĩa mararũgama itĩ, arĩa mamerĩte atĩ hena ũndũ ũrĩa makwenda mamekĩre, na nĩkĩo mathiĩte gũikia kura, tondũ ĩno nĩ haki yao, atĩ nomathiĩ maikie kura, mathiĩ mathure mũtongoria ũrĩa marenda, menakĩo na mena wĩrutĩri, tondũ ũguo nĩguo watho ũgĩte atĩ no mũndũ ũrĩa araikara bũrũri-inĩ ena ũhoti wa gũthura mũndũ ũrĩa arenda amũrutĩre wĩra thĩiniĩ wa mbunge.

Ndĩciragia atĩ, SACCO ici cikoragwo ciĩ gũkũ mataũni-inĩ nĩ atĩ, nĩ ikundi cia andũ manyitanĩte, magathiĩ makahota kũiga mbeca ciao kũu, o mũndũ athiĩ athũkũma agoka akaigithia kũu, na SACCO ici nĩcihotaga kũhe aigithia marũnĩ, marĩa mathiaga kũigithia mbiacara-inĩ ciao, makahota gũthiĩ na mbere, na makahota gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ, atĩ nĩ andũ manyitanaga magathiĩ makahota kũruta mawĩra mao. Nyingĩ ciacio cikoragwo ciĩ macinani, kũrĩa atĩ kwĩna arĩmi, makanyitana, magaikia mbeca ciao kũu, makahota gũci save aga kũu thĩiniĩ, rĩrĩa makaremererwo, magathiĩ makoya loan i makambi kũũrĩha o-kahora oro-kahora.

Nĩ mwanake, wĩikarĩte thĩ, mũgũnda-inĩ wake, akĩhũrũo mbica, mũgũnda-inĩ wake wa nyanya iria ahandĩte, iria thutha wa mĩeri ĩtano kana ĩtandatũ, nĩekũhota kũgetha, nĩekũhota kũendia. Na thutha wake hena thara, na hena mĩtĩ, na nĩarakenerera mũno nĩ gũkorũo e mũgũnda-inĩ ũcio, ,atĩ hena nyanya, iria akũhota kũendia, thutha wa mĩeri ĩtano kana ĩtandatũ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakũa, gũkũ nĩ kũrĩithia mburi cia iria kana cia kũrĩa, tũakagĩra kiugũ handũ igũrũ, kĩoetũo igũrũ, na tũtingĩ, tũgacoka tũgaikia mahuti kũu thĩiniĩ, nĩgetha mbũri ici ciahota, gũthiĩ bata, cikahota gũtũthondekera thumu, ũrĩa tũthiaga tũkahanda naguo mboga, kana nyeni, tũkahota kũrĩa. Na ningĩ nĩtũkĩciheaga mahuti tondũ gũtiri handũ cigĩthiaga na nja nĩithuĩ tũthiaga tũgacitũĩra mahuti, tũgacirehera, cikarĩa, cigatuĩka nene, na cikahota gũtũhe iria.

Ũrĩmi ũyũ wa kũrĩithia ngũkũ, na mbata nĩ ũhoro, wĩ bata mũno, na ngũkũ ici nĩcihotaga kũrekia matumbĩ, marĩa mendagio kana makarĩo, nĩ andũ, na makahota kuongerera ũgima wa mwĩrĩ, he mũndũ, na hangĩkinya handũ ngũkũ ici nĩ cirĩagũo, cigathĩnjũo cikarĩo nyama, kana cingĩkorũo cirĩ nyingĩ nĩciendagĩrio mĩkawa, ĩrĩa mũrĩmi after endia, nĩathiaga akagũra tũcui tũngĩ tũnini na akambia kũrĩithia rĩngĩ nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere ikinya rĩu rĩngĩ.